Jeff Koinange en ng'at ma ber berie moloyo kuom jogo ma chwalo ote ma ber moloyo e wang' jowi mar citizen nikech osetiyo mang'eny ahinya e wang jowi mar citizen kata e wang' jowi ma moko go to bende en ema omiyo an ahero neno weche manyien mar citizen mana e odiechieng' ma olendo e.Jeff Koinange osechiwo lipot e wii gik madongo ma timore e Afrika ma oriwo lwenje mar Liberia kod ma siche Dafur kod Sudan. Kachiel gi keto pache ahinya kuom Afrika. Koinange be osechiwo lipot kuom weche ma wuok oko mar afrika. kendo gi ma omiyo omora ahinya ma nya miyo anyalo wacho ni en ema oberie moloyo en duol ma otiyo ga go kendo duonde no mora ga ahinya. Mo ogik anyalo wacho ni anyalo gombo bedie kaka en kata aher ni alu bang'e mondo chieng' moro adhi abed ng'ato ma chal kode ma nyalo lando weche manyien ma ji ohero kaka en.

Mo okuongo, ing'e ni in kod intanet ma mako ma ber ma ing'e ni ok nyal thagi ka po ni ichako tij no. Bang' ki isetieko mi ing'eyo ni intanet obet ma ber, idonjo e itax ki itiyo gi pin kod password mari e https colon slash itax dot kra dot go dot ke. Ng'i kama ondikie ni payment kaito iyeir kama ondik ni payment registration bang' mano iyier wach mar osuru kaka osuru mar yuto kata osuru moro amora ma idwaro chulo. Bang' mano nyalo chudo inyalo chudo asto iketo pin, pin ni mar mpesa mano ka osekel ni ote ma chwokk ma ng'iso ni idwaro chudo pesa ma ka pesa ma kamano.

Mokwongo, en tiyo gi piche mondik e bath ndara, weche milando e redio koda weche mawuok e gazede mondo okony ji ng'eyo wach tuwo sukari. Mar ariyo, en tiyo gi weche mawinjore maler, kendo machuok kendo mochan e weche kaluwore gi chal manitiere e alwora. Mar adek, wuoyo kuom gik mane otimore e ngima jomoko mane nigi tuwo sukari mondo omi ji owinj tiend gima timore. Jiwo ber mar geng'o kendo thiedho tuwo sukari. Moro kendo en loso grube mag konyruok mag mbese kama joma nigi tuwo sukari nyalo pogore weche magiseneno kendo puonjore kuom jomoko. Moro kendo en tiyo gi yore mag puonjo nyithindo manigi tuwono mar sukari e somo magipuonjore e sikunde.

Mokwongo, kaluwore gi riwruok mar Kenya Healthcare Federation, ng'ato onego obed ni chuloga pesa mar SHA no dwe ka dwe. To koro ,jomoko nyalo neno ni, chudo mar dwe ka dweno, ma ng'ato golo, tek ahinya, to moloyo ne jogo manigi pesa matin. Koro chopo ka ng'ato dwadhi e osuptal ka otuwo, ka ing'iyo SHA ,ok nyal konye nikech ok osebedo kochulo. Mar ariyo, jomatiyo tijgi giwegi kata maonge tich nyalo dwarore ni otim negi nonro mar yuto mondo ging'e chudo margi mar dwe ka dwe manyalo bedo gima geng'o jomoko. Mar adek, gazede moko wacho ni, jomoko osechiwo lalruok kuom wach goyo mbaka e yo ma ok owinjore e wi SHA. Momiyo, ok yot ne ji ng'eyo chenro mar chenrono kod ber mage. Nikech mano, ji ok nyal chulo pesa kagiparore ni pesa magichuloni ok dhi konyogi kata dhi tiyo kamachielo kuma ok.

Mondo ng'ato oriwre gi SHA, onyalo yiero tiyo kod yo ssd,star achiel, ang'wen abiriyo ngas kata kokalo e website mar SHA. Biro dwarore ni ochiw namba mar kipande kod namba mar simu. Kaeto, olos weche momedore e wi ng'ato ma odwaro medo no. Ka oyiero tiyo kod yo ssd,star achiel, ang'wen, abiriyo ngas,e simu mare, oluw weche moket mondo oyie gi weche kod chike mag SHA. Kendo oket namba mar injili mar Kenya kod nying mokwongo mondo obed gadier. Onyis ni, en ja kabila mane, kendo oket weche mamoko kaka odwaro. Bang'e, ibiro orne ote machuok mar nenoni oseriwre gi SHA.

Mokuongo ka pod ng'ato ochako tugo timo tijni onego bed ni oneno ni mana ng'ato achiel kende ema golo asera kendo onego oket e pache ahinya wach chung' e yo ma ngato nyalo goyo kata okos ma ok ogoyo. Kendo ji kata ng'ato ok onego bed ni ringo kata bedo ma chiegni gi dirtboard no sa ma ji tugo kata sama ng'ato tugo. Yore ma dwarore mi iluwo mondo ng'ato otug tugoni en dwarore ni ng'ato ma tiyo gi da pi ochung' ka ma bor ne rom gi mita achiel nus abiriyo adek gi piny. Yo ma ng'ato golo go onego obed mita ariyo nus adek abirio ko oae e nyim kendo ng'ato onego bed ki ichung gi wang' kuom dirtboard ko otiyo gi wange ariyo e ngiyo go. onego bed ni ogolo aserni e yo e yo mang'won kendo e yo ma ng'ith. Dirtboard ma ni gi nembni achiel nyaka piero ariyo. Goyo namba.

Kaneno pichani, taneno ka gima en opira mar tielo ema dhi mbele ,nikech aneno opira ka nitiere piny, kendo aneno ja ng'ad bura ka nitiere gi firimbi e dhoge, kendo ochung' kogoyo firimbi kendo onyiso kuma opira onego obed ni igoyo kadhiye. Ja ng'ad bura mar opirani ,en ng'at matayo jotugo kaka onego obed ni gitugo e pap. To Kendo en ng'at monego bedni rito sa mar jotugo e pap. Kang'iyo bathe kocha, achako aneno ji mochung' e bathe gichalo jok mang'iyo mpira kendo gineno kaka ji tugo. Mano emomiyo kendo aneno ni mae ochalo tuk opira mar tielo. Tuk opira mar tielo, joyugo tugo, kendo jang'ad burani ema konyogi e yore kaka ng'iyo seche magidhi yweyoe ,kendo seche magidwogo tugo.

Taonde mang'eny, sani nigi chenro mar tiyo gi gik moko mosetigo kendo mariwo gik machalo kaka plastik, gilas koda gik molos gi chuma. Bende tiyo gi gik mochido mag lowo,e loso lowo bedo gimatimore pile, kendo mano miyo oket chiemo modong' koda yugi mag puodho kama oketye yugi. kendo chenro mag choko yugi matiyo gi teknoloji moriwo nyaka masinde mag IOT kod RFID itiyogo e loso yore mga choko yugi, kata fwenyo kaka yugi wuog kod medo tiyo maber gi yugi. Moro kendo, kwonde moko to moloyo kwonde maloyo ng'enyye kendo malowo tin ye, ji koro tiyo gi yore mag wang'o muya mondo giyud teko mar stima kod liet madwarore e alwora magintiere.